Andũ nĩ mabataraga gũkorwo na ũmenyo, kana gũthomithio maũndũ marĩa mangĩka rĩrĩa maũndũ ma hi na hi mekĩka. Mũndũ maya nĩ ta mathomithio kana macokanĩririo hamwe monio njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩngĩmateithĩrĩria rĩrĩ mũndũ anyitĩkana ũndũ, kana etihia na araura thakame nyingĩ mũno. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga mũndũ aterĩgĩrĩire, na koguo mũndũ nĩ abataiĩ gũkorwo na ũgĩ kana ũmenyo wa kũhũithia kana kũnyihiaũitĩki wa thakame. Andũ nĩ mathomithagio njĩra itiganĩte ta kuoha gatambaya kana kuoha kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria thakame ĩitĩke mũno, na ũndũ ũyũ ũrigagĩtrĩria ũitangĩki mũnene wa thakame. Thirikari nĩ ĩheanaga gĩtho mo gĩa gũbundithania kana gĩa gũthomithia andũ njĩra nyingĩ iria mangĩka rĩria maũndũ ta maya meyumĩria. Ũndũ ũyũ nĩ ũhotithagia kũrigĩrĩria mĩoyo ya mũndũ kana ĩkagirĩrĩria gĩkuũ kamũira ambulance yũkĩte nĩ getha mahoite gũtwarwo thibitarĩ marigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ rĩrĩa mũndũ ekũrũmwo nĩ nyoka mũndũ nĩ ahotaga kana agathomithio njĩra ĩria angika nĩ getha anyihanyihie poison ĩyo gũthiĩ na mbere mwĩri-inĩ, koguo akagirĩrĩria poison ĩyo kũmũingĩra kana kũmunanga mwĩri koguo agakorwo na ihinda rĩ nene rĩa gũikaranga koguo ambulance ĩgakorwo yakinya na agatwarwo thibitarĩ na akarigitwo. Maũndũ maya nĩ mateithagĩrĩria na makanyihia ikuũ rĩrĩa maũndũ ta maya mekĩka.

Mũtongoria ũrĩa warĩ wa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ Mzee Jomo Kenyatta, na ũrĩa watuĩkire mũtongoria mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe na magana kenda ma mĩrongo mũgwanja na inyanya. Mũtongoria ũyũ, nĩatongoririe bũrũri wa Kenya kũgĩa wĩyathi na akĩũteithĩrĩria mũno kuma ũkombo-inĩ wa andũ erũ, arĩa mahũthagĩra andũ airũ, nĩgetha mamarũtĩre wĩra. Mzee Jomo Kenyata nĩacokire, akĩrehe ũiguano, na agĩcokanĩrĩrĩa andũ a Kenya, koguo akĩ, bũrũri wa Kenya ũgĩtuĩka wĩna wĩyathi na koguo ndũngĩhota, kana athũngũ matingĩhota kũũtawara rĩngĩ. Mũtongorĩa ũyũ , nĩakũririe bũrũri na njĩra nyingĩ na kũrehe maendeleo na njĩra nyingĩ, koguo Kenya ĩgĩkũra na njĩra nene. Kũrĩ mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda na mĩrongo ĩnana na inya, mũtongoria ũyũ nĩ ahurũkire, na harĩa acokire gũtwarwo gwake mũciĩ na agĩthikwo kuo. Nĩatigire bamĩrĩ yaje, na harĩa mwanake ũmwe wake, nĩ acokire agĩ, akĩrũgama nĩgetha atũĩke president na harĩa acokire agĩthurwo nĩ akenya, mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ĩkumĩ na ithatũ. Mwanake ũyũ wake nĩ atongoririe bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na agĩbuata makinya ma baba wao. Bũrũri wa Kenya, kana andũ a Kenya megũtũra marĩrĩkanaga maũndũ marĩa mũtongoria ũyũ wa mbere atũĩkĩire, na tũgatũra tũcokagia ngatho.

Rĩrĩa mũndũ ekũhũthĩra maaĩ ma mũberethi, nĩ akoragwo arĩ ũgwati-inĩ mũnene angĩkorwo mĩberethi ĩyo kana njĩra ĩrĩa mĩberethi ĩyo yakirwo ti njiganĩrĩru, kana ĩna thĩna kana ndĩarorirwo wega mbere ya ĩkĩrĩtwo. Mũndũ marĩa makoragwo marĩ ma ũgwati mũno nĩ maaĩ gũkorwo na bacteria kana mĩrimũ ĩrĩa ĩngirehe ũgwati thĩinĩ wa ũgima wa mũndũ wa mwĩrĩ. Rĩrĩa maaĩ marekĩrwo mĩberethi-inĩ nĩ mabatiĩ mekĩrwo na njĩra irĩa yagĩrĩire na mĩberethi ĩyo ithambio kana ĩkorwo ĩkĩrĩtwo ndawa ĩrĩa ĩngĩteithíĩiria gũtheria maaĩ. Ũũ nĩ gũkorwo mĩberethi kwa maita maingĩ nĩ ĩgumaga na kũguma kũu gũgatukana na maaĩ mau marĩa macokaga gũkorwo mena bacteria kana indo iria cingĩtuma mũndũ arware. Oho maaĩ me mĩberethi-inĩ nĩ maikaraga mũno rĩrĩa mategũtũmĩrwo koguo magakorwo ma gũthũka na makaga gũkorwo me makũrehe ũgima wa mwĩrĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ. Rĩrĩa mũndũ ahũthĩra mĩberethi ya plastic nĩguo kũrehe maaĩ nĩ akoragwo anyihĩtie ũgwati wa kũrwara nĩ amu mĩberethi ya plastic nĩ hinya mũno ĩgume kana ĩkorwo na maũndũ maingĩ. No rĩrĩa mũndũ atũmĩra mĩberethi ya cuma nĩ ĩkoragwo na ũgwati muno nĩ amu nĩ ĩgumaga na kũguma kũu gũgatukana na maaĩ koguo gũkarehe infection kana mĩrimũ thĩinĩ wa mũndũ.

Mbica ĩno ĩronania arũtwo na arĩa me cukuru, maroneka na makĩrora mũmera ũmwe mahandĩte na makaũthima kana magatũmĩra equipment iria menacio nĩgetha kũmenya ithimo ciagũo kana gũthima ũrĩa mũmera ũcio ũkũrĩte. Oho nĩ haroneka harĩ mwarimũ na ũrĩa ũramatarĩria njĩra itiganĩte cia gũthima maũndũ macio kana akamamenyithia ũrĩa mabatĩe gũthima, maũndũ maya mekĩkaga mũno cukuru harĩa kĩrathi manyitanaga andũ erĩ na makahe project ĩrĩa marĩkaga marĩ hamwe na magacoka makonania maumĩrĩra ma project ĩyo yao. Mwarimũ nĩacokaga akabara project yao na akamahe marks iria magĩrĩire kũringana na wĩra ũrĩa marutĩte, ũndũ ũyũ wĩkĩkaga mũno macukuru-inĩ na harĩa ũteithagia teamwork kana ĩkarehe arutwo hamwe na makahota kũrehe meciria hamwe nĩgetha moke na kĩndũ kĩrĩa mangĩhũthĩra nĩgetha makenie andũ kana marehe ũndũ ũmwe. Rĩrĩa arutwo mathoma kwa njĩra ya project nĩ makũragia githomo na makarehe ũmenyo kũrĩ arutwo aingĩ kwa ũguo ĩgakũria gĩthomo na njĩra nene mũno. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga macukuru matiganĩte macokanĩrĩre hamwe nĩgetha monanie kana monanie ũgĩ, arutwo monanie ũgĩ ũrĩa menagwo na mangĩhũthĩra nĩgũo mathondeke indo.

Mbica ĩno ĩronania mũtumia na ũrĩa ũnyitĩte kana kanini na harĩa karoneka gagĩthecwo cindano nĩ mũrũgamĩrĩri ũmwe wa ũgima wa mũĩri, mbica ĩno oho nĩ ĩronania gagĩthecwo cindano na ĩrĩa ĩteithagĩrĩria kũrigĩrĩria maũndũ maingĩ na ĩgateithĩrĩria mwana akũre arĩ na ũgima wa mwĩrĩ atarĩ na mathĩna o mothe. Rĩrĩa mwana aciarwo nĩ abataraga gũthecwo cindano itiganĩte na iria ikoragwo irũmanĩrĩire, nĩgetha imũteithie akorwo na marũngo mena hinya na akorwo na ũgima wa mwĩrĩ. Thutha wa mwana gũciarwo nĩ athecagwo cindano ĩrĩa ĩtagwo ya Polio, na ĩrĩa ĩteithagia mwana ndakagĩe na thĩna wa magũrũ kana irũngo. Oho nĩarũmagĩrĩra gũthecwo ya whooping cough ĩrĩa ĩmũteithagia kũĩgitĩra mĩrimũ yothe na kana kũnyitwo nĩ homa, o ũrĩa mwana arakũra nogwo athiaga agĩthecagwo cindano ĩrĩ na hinya na iria ithiaga ikĩmwongagĩrĩra hinya kwa ũguo agakũra arĩ na ũgima wa mũĩrĩ atarĩ na thĩna . Thirikari nĩ ĩheanaga maũtungata maya marĩ ma burĩ, nĩgetha kũrũmbũiya atumia arĩa mehingĩra ciana kwa ũguo magakorwo na ihinda ihũthũ rĩrĩa mekũrera ciana ciao. Oho nĩĩheanaga mathomo ma atumia aya arĩa mathiaga gũthomithio maũndũ maingĩ megĩe ũreri wa ciana, koguo magakorwo na ũgĩ na magataũkwo maũndũ maingĩ rĩrĩa mekũrera ciana ciao.